Eeh aliet ab sabeet eng kabatiik ii anan chepyosook ii chebo kokwet anan kokwet nibo Kenya ko eeh rapisheek chutoon anan chepkondook chutoon ingobwa kotaretii missing chepyosook amuun ii imuuchei kotareteen gei en kasiit nebo Bandap tai netai ii imuche koyaleen ichegeet kiagik ii sikomuuch koriib ichegeet che uu tugaah chebo chegoo eeh imuche kogei ak ye kagei ichegeet komuuch koib koba siroo ak ye koib kobaa siro komuuch konyoor chepkondook cheimuuch kotareteen kei ichegeet en at Kai tugul koba kamanuut missing nitoon amuun ii kikotareet ole wooh chepyosook olaan kanyoor chepkondook chutoon nebo aeng komuchei koyaleen tuguuk che uu ingogenik ii anan eeh ye kakoalen ingogenik komuchei koriib chebo panyeek ii anan kora ko chelaguu ak ko tareteen gei ichegeet ye kakokaitoi koib kobaa siro ingogenik chotoon anan koyalda mayainik eeh nebo aeng kora rapisheek chuu kotaretii chepkondook kora konyoor kibagengei ichegeet ye kibangengei ichegeet ko Wendi tai komyei eeh sabeet ii amuun ii taretii.

Ngeboishen mepitab minutik, kotoreti mising amun toreti kenai kele yachei kemin minutichotok. Minutik en atkantugul ko terterchin ole kemindoi icheket. Kou bandek, koter ole kemindoi ak marakonik. Niker mapitab marakonik ak nebo bandek koter mising amun mitei rurutik che echekitun mising ak kianien chemengekitu. Bo komonut mising ngeboishen mapit si kotoret kabotindet konai kora ole mindoi sikong'et kora eng agai tugul komuch konyor rurutik chenayachen chemuch kotoret inendet . Kobo komanut anyun ngoyor kabotindet yekaisub sikotoretgei inendet amun niger agot tukuk cheu chai ak kawek, koterter lochin anyun kawek moyachei korikchin. Bo komonut mising ngosub kabotik tukuchut en atkei tugul. Kora niger yon kakisup komie kochangaitu kesutik mising keyonien olo makisup ko bomonut anyun nitok.

Eeh mungaret en at Kai tugul en olaan kiingende koba kamanutiet missing amuun eeh akoot en kokwet nyuun anan en konyaan ii ko walutiik che yae biik kotinyei ak mungaret ii ko bo kamanut missing eh kingen kele emanii ninyoon bo Kenya ko biik ole wooh ko chemungaraek che nyorjigei makatiat kila anan chepkondook chebo kila sikomuuch kotareteen gei ako tareteen lagook kwaak ko mungaret en konyoon ii kobaa missing amuun ingonaam chitoo ko muchei kotaret inendet koteech inendet ii eeh koteech amuun taretii inendet kobwaat komyei taretii kobwaat lagook kyiik taretii kobwaat sikiik kyiik kora mungaret ko taretii kele ka nebo kiy ngele kama komii tuguuk che keyaldaa en Yuu imuchei inyeyaat chitoo tugeet en Yuu sikomuuch maitakobaah biik ole loo kochengatii tugeet koba kamanut missing amuun chemungarainik ko kikotaret ole wooh en kasisiek kwak tugul aina aina koba kamanut missing taretii biik ako taretii kotestai emeet komyei.

Lubanetab kasari cheuu mpesa, ngamuun Cham akot ndaker service anan taretosiek chebo sirkali sinyoru komiten fee cheame kelubani ih.iniker akot taretosiek cheuu e-citizen, cheuu inyoru kibandet ih anan kobarwet nebo good conduct ih ko cham kelibanen e-citizen ih ak en kora kowiru kelibanen mpesa koiyanat missing kobun seekali ako ibe baraindo neming'in missing sikomuch ko reflect tukuchuton sikomuch kiiyokta. Kobagamanut missing ngamuun tareti bik ih kochakchi kasisiekwak. Nebaaeng kingen kele mpesa kongen chitugul anan kikonyor chitugul kanetutiet en elekiboisiato ako raisi en chito agetugul mpesa kora kelibanen serkali bik chik cheu akot iniker higher education loans board kobaishien mpesa.

Kipoishe GPS eng' mapping kepoishe muskwog'natet nepo kasari keripen kopoitoet ab amitwogik, GPS ko lokingen ko trakenani anan imuche konay chito tukchekakimin eng' kokwet kot komait akot yotok ko kigotoret mising serikali mising' serikalit kopaishe kiniton amun ngoyokto GPS niton serikali komuchi konai amitwogiik chemkaten serikalit ko kingen kele tuguk chemache kemin eng' serikali chemayanat ko tuguk cheu bangik, tuguk cheu cocaine kopata tuguk cheu tobacco ak alak chechang' ko olon kapoishe serikali GPS komuchi konay chito nekamin akoyekagonai komuchi koipchi kokwaigutiet nekorom missing' kotoreti mising' eng' bandaptai nepo emet akotoret piik chechang' matkopoishen kerchek cheu pokitet chemuch koip porwek kwach po komanut nitok mising' eng' otkoit tugul kitoret piik elo chechang' mising' anan kotoret serikali koraa kekapen this thing ako kiit nepo mwisho.

Mornet netelelchin kayumet ab aisurusyek en emoni kingen kele kikuren KRA-Kenya Revenue Authority ko kigogoi sergali mornaniton koyum chepkondok koba sergali sikomuch kosuldaen sergali kasisiek anan toretosiek koityi biik chebo emoni chechang' missing, ko kit neyoe, boisionik cheyoche koyai mornaniton netelelchi aisurusyek ii ko netai ko yoche kosuldaen konetisiet koityi biik ab emoni akobo komonutiet akobo kayumet ab aisurusyek simoger biik kole kogiiben icheget rabisiek anan kagiiben chepkondokwak, ko bo komonut missing kong'eet bichuton konet bichuton anan koyai konetutik sikomuch koteret icheget kong'et, sikomuch koliban icheget, ako ng'oliban biik aisurusyek ko kotoretgee icheget, nebo oeng konet kora oleyoche kefaelenda, kelipanda kora tuguchuton amun kichang'a magoraek en emoni, kora boisionik cheyoche koyai ko yoche kong'et konai kole chito, rabisiek choton koyoche koityi sergali.

Eeh rapinik anan chepkondok chekimokyin sikimuch kileliti ee kotab nekoyitot anan kotab kandoindet en olimbo komosta ne bo Nakuru ,koo anan kikure en lukait nebo kingeresa eeh Nakuru state launch koo ngemwa kou non ii kingen kele oreyoton koo olerwe president ii anan koo olerwe kandoindetab emet, koo kandoindet nebo nguni ne bo emet ko preseident William Ruto kobokomonut missing konaik ngeyochi renovation si amun nangoitu kora visitors ii chebwone emoni koo yoche kotilil missing oloto akoo yoche koripot netai ko renovation kotamkotiengee ketes askarik ii, ak kora ketes tuguk chemi yoton anan koo kotakesalasal anan kewal tuguk cheu kibatinik anan kewalawal tuguk chekoyoche kewal en yoton, kobo kamonut missing ngeyochi renovation en atkai tugul eeh ko rapisiek chekiokere en olikinye kikokere kikakiparasta ak chekikokinde budget ko ki milionishek bogol tisab ak konom kokikiboisien rapisiechuton kerinovatenen state house en elekikasomande en at.

Chang uinwek mising chepunei besebik ab rabushek yon boishen musognotetab kasari. kebesen rabishek keboishe musognotetab kasari, komaui anyun mising, ngiyonie olekinye amun nan koeshoi keboishe amun mayonati biik mising eng ele oo.ngeboishe musognotetab kasai, tam kelen securty reasons ko chang biik che manyoru loni choton anan pesenwakik chu. Kora mou yo kawa chito, physically si in case of any thing ko kakonai chief kole kaip loan enyu. Ko ndo eshoi kolipan komuchei kerat inendet anan ko nyikealda tukukchi chekiyachei en lazima. Kobo komonut nitok mising eng atken tugul. Toreti bichutok, toreti community toreti biik ab kokwet. Kora eng musognatet neb kasari, ko takeni very slow amun mara ketinye emergency loan chekemace itaretengei ko mara kouit mising. Kobo komonut mising nge chokchi en chito ne kamachei loan ko mara kokagei mising ngeboishe musognatet nebo kasari.

Eeh mornet netelechin ee anan netononjinetab biik chebute ng'atutik ee ko kekuren eeh polisi anan ko DCI kiboree 'Directorate of criminal investigation' koo bichuton olan kayai biik makosa kimuti koron ee kapkiruok anan kimut polis station sikimuch ee koyachikilishe mornanoton bo DCI koo yekakoyai mornanoton chikilishenwan kokochi report polishek ako kochi kotini kolei koyai chichi kou ni koo uni mi kora mornet nebo ipoa netam kotoretike ak DCI kopoto polisiek ak kora kotini kobo kamonut missing mornochuton amun toreti biik missing konyor icheket ee justice anan ii yekanyor icheket justice kobokomonut missing koo aa olon kingen chi agetugul bokomonut angerip ngatutik en atkai tugul ngo ke neran ii, ngo ke chito nekoiyetu, anan ko ing'o kotam kelelen en lukait nebo kingeresa no one is above the law.

Eeh tos nee eeh kiit nebwate mwalimuinik eeh kipsomaninik eng ab simoit ii anan arupeneet ab simoit kipsomaninik ingoibaishen musangnatet ab kasari koboisien simoit ko kikoob kaimutiet missing eeh ngaleek anmb kebaisheen simoit lagook ab sugul amuun ii netai komuchei koib chorset olaan kiyae tiemutiik ii anan kora komuchei koib chorset kechorengei lagook chotoon simoisiek che kaib kobwaa sugul ko nitoon ii ko kigoek kaimutiet missing ii ko nyalunaat eng sikisiet koger kole lagook kwaak koma in simoisiek ak mamachei kinet ichegeet kotakomengech missing kobaisheen simoit ki en olikinyei sikere kisirtos biik missing ko amuun kii makoname simoit ii kibarjiin gei ichegeet kitabusiek missing simoit ii en olaan kingeen en at Kai tugul ko imuuchei ko diverten akilit nebo lakwet ak ye ka diverten inendet ko makomuchei kosupp ngalek chekimwae en sugul kobaa kamanuut missing en at Kai tugul kisuup nitoon.